Kanyorr enasiai amu ore embae edukuya naa ekaidim ataa kaitaas biashara, kamirr naisho ropiyani. Ore eniare naa endaa indim oltung'ani ateyiara ninya aitaa endaa nindim si ateyiara nimirr anaa endaa ashu imirr meyiara nelo oltung'ani amiraki kewon.

Ore ena mashini naa emashini sidai oleng' nikindim aiteleliaki orkasi laijo naaji lenturoto oongumot teniyieu naaji nifence olchamba ashu teniosh olchamba lino esekengei naa emashini sidai ena nikindim aiteleliaki orkasi aturr ingumot, nimikinaurr metiu enaa oloshi turet laa intumia oltung'ani aturie ingumot, nitoki awoku nkulupuo. Ore ena mashini naa keturr enkop aturr nilepunyie inkulupuok nitugut ingumot.